Wambere, nĩgetha ũhote gũkorwo ũkĩhanda cipinanji ici, ũbatiĩ wambe ũkorwo na tĩri, tĩri ũcio waku ũtukanie na thumu, watukania na thumu, ũtukanie wega nginya wiguane, warĩkia kũiguana, woe kĩratahi, kana woe ũtinie mũtũngi, ũkorwo ũgĩkĩra tĩri waku. Wekĩra tĩri waku, ũcoke woe mbegũ. Mbegũ irira ũgũkorwo nacio, cia cipinanji. Mbere ya woete mbegũ, ũkorwo wekĩra maaĩ, wekĩra maaĩ witĩrĩrie tĩri-inĩ nĩgetha ũtuĩke mũhehu, ũcoke woe mbegũ ciaku, ũcoke witĩrĩrie, wĩkĩre hau thĩiniĩ wa tĩri, ũcoke witĩrĩrie maaĩ, rĩu ũhoro ũcio nĩũgũkorwo wĩmwega, nĩũgũkorwo wahanda cipinanji.